Mondo itug mpira mar mba ,dwani ibet gi ngufu kendo onego bed ni ichiemo maber ,nikech tugoni dwaro mokwongo jomabor, kendo gidwaro joma ringo kabisa. Koro nyaka ibed ni ichiemo maber, kendo iritri maber mondo itug tugo ainani. Kendo tugoni be nigi pesa mang'eny. Joma tugo tugoni yudo pesa to be imiyogi gik mang'eny.

Teche mag ndara nitie gi nengo e alworana nikech mokwongo techegi tiyo gi sitima. To nguvu mar sitima beche tek sana e alworana nikech ng'at makelo sitima en ng'ato achiel ema omiyo beche ni malo. Kendo teche mag ndara be ikwalo mang'eny. Koketgi nitie jokuo mabiro to kwalogi koro miyo nyaka oketgi saa ka saa emomiyo bechgi ni malo kamano.

suko wich en tich madwaro kinda nikech nya ing'e kaka imino wijno ma owuog maler kabisa kendo imino imino nyak yie wich matindo tindo mantiere e tie wich mondo owuok maler to ji mang'eny temo time laikni ji te ok nyal gole maler nitie joma nitie mana gi bat mar suko kendo tijni ok en tich mar ji te kendo anyalo wacho ni a tijni nitie joma otime matime mawuog maler ,to nitie jomoko ma koloso ni wiyi iwuk ka wich owuok mogar ogar michako wacho niya koro ere tiende ne achul ngani pesa mondo olosna wiya to wich to owuok mogar ,koro an kaka ngama suko ang; eyo mana ni nitie joma anyalo tero ne giwiya mondo osuk mondo owuk maler, lakini nitie joma kosuko wiyi to wich wuok mogar ogar.

Yo mar timo tizi mar wuotho kuonde mantie bunge mang'eny, kata wuotho kuonde mantie gi yiende kata idho got. En gi ma ji mag'eny ohero sana. Ahinya jo ma tindo kata jo mani gi del mapek. Kendo tijni miyo jogo bed gi ngima maber. Miyo okgithor dhi e osuptal nikech dendgi ber nikech gitimo tizi mar wuotho

Ngima ma sani omiyo gik mang'eny yot yudo kata ka ng'ato osim kamoro kata ka ng'ato tuwo, unyalo mana goyo simu to jomabiro biro timo thieth kanyo kato biro ome mapiyo, mondo otere e osuptal. To ndalo machon mano me tich matek kendo nikech bende osuptal ne mabor. Koro ne ji nyalo tho ahinya kuonde ma ginyalo yudo kony.

Mbalariany mang'eny otingo ji moa kuonde mopogore opogore emomiyo e mbalariany te nitie odiochienge moket tenge mar ji modak embalariany go kata ji masomo e mbalariany no obi otang' timbe gi gi yo mar dak mar kuma gi aye kaka joluo kobiro ,biro tang'o timbe gi gi yo mar dak mar joluo ,jo maasai be kobiro to tang'o mar gi kamano kamano, koro gini kaneno to parona dak mar jomo pogore opogore gitemo keto wachni mondo ji mang'eny onene mondo ji obi one dak gi timbe mar ji mopogore opogore.